Halo, wĩ mwega? Rũciũ nĩguo ũgathiĩ intabiũ. Ũgakorwo ũtherete, wĩkĩre nguo cia wĩra, ti nguo iria ũmenyerete gwĩkĩra. Ũndũ wa kerĩ, nĩ angĩkorwo, ũgĩthiĩ harĩa rũciũ ũgakorwo meciria maku me matheru, ndũkaihũrie meciria maku na maũndũ maingĩ. Marũa ũkorwo wethete maku mothe ma thukuru, gĩbandĩ gĩaku, maũndũ mothe ũkorwo wĩigĩte handũ hamwe. Nĩgetha wetio kĩndũ kĩna, ũgakoro ũkĩruta. Ũngĩkorwo nĩũretigĩra, oya gĩcicio wĩyũrie ciũria ũgĩcokagia, wĩrorete nĩgetha nĩĩgũgũteithĩrĩria kweheria guoya ũcio. Ciũria imwe ũbatiĩ iria ũkorio, no nginya ũkorio, wĩrĩgĩrĩire mũcara wa mbeca cigana. Kuoguo, ndũkanaheane mbeca nyingĩ, ndũkanaheane mbeca nini, ũkorwo wĩ gatagatĩ.

Mũrĩega, ha marĩtwa njĩtagũo Njoroge wa Gĩtaũ, njũkĩte thukuru ĩno yanyu ya yunibacĩtĩ, kũria wĩra wa gũtuĩka mũrutani thukuru ĩno. Niĩ ndĩnakĩũria ingĩenda kũmũria. He honge cia mĩtaratara ya mathomo ya nyongerera thukuru-inĩ ĩno yanyu-ĩ, ũrũgamĩrĩri ũhana atĩa gũkũ thukuru-inĩ ĩno yanyu.

Rũgano rwĩgiĩ njamba Dedan Kĩmathi. Nĩ mũndũ warũĩire rũrĩrĩ rwitũ, nĩgeta ithuĩ twĩ rũrĩrĩ, ona to ta rũrĩrĩ, Kenya ng'ima tũkorwo twĩna wĩyathi. Ũndũ ũyũ nĩũndeithĩtie niĩ gũkorwo ngĩmenya nĩbatiĩ kũrũĩra rũrĩrĩ rwitũ nĩgetha gũkorwo, ona to kũrũĩra wĩyathi, no ndũĩre ũhoro ndĩrona ndũrathiĩ wega. Kuoguo njamba ĩno Dedan Kĩmathi, nĩ mũndũ ũteithĩtie na ngakũra mwenyete nĩbatiĩ gũkorwo nyendete kinya rũrĩrĩ rwitũ.

Wĩ mwega mũnene. Niĩ ndoka haha twaranĩrie maũndũ maigana ũna. Niĩ mũnene ota ũrĩa ũrona, mĩeri ĩrĩ mĩthiru nĩndarĩ nĩndacokete thukuru kuongerera gĩthomo gĩakwa. Narĩu nĩmenyete gũkorwo nĩthomete gĩthomo kĩu kĩerũ, na ngongerera ũmenyo wakwa mũnene. Na rĩu niĩ nonyende gũkũria kana no ũnyongerere ngathĩ ya wĩra-inĩ ũyũ, narĩ ngĩone nyambatĩre hanini, igũrũ igũrũ hanini

Wĩ mwega mwendia. Ĩĩ. Nĩndagũrire TV kuma kũrĩ inyuĩ wiki igĩrĩ thiru. Ndamĩgũra nĩrakorirwo ĩyagũthũka. Natigũthũka gũthũkio nĩ mũndũ, nĩyo yenyewe. No no ngũrie mũtaratara wanyu wa gũcokia kĩndũ kĩngĩthũka ũkoragũo wĩ wa after mĩeri ĩigana. Rĩngĩ noũnjokerie nomũkorwo mwĩwakũnjokeria mbeca ciakũa tondũ rĩu TV ĩno nĩ thũku, na niĩ nondĩmũcokerie TV mũkĩrore thina nĩ ũrĩkũ.

Wĩ mwega mũnene. Ĩĩ. Njũkĩte haha nĩibataro rĩmwe. Mũnene ota ũwĩ nĩngoretũo ngĩkũrutĩra wĩra wega, niĩ nĩhakikicĩte nĩgũkoretwo nĩgũecenjetie kuma ndoka kambũni-inĩ ĩno yaku. Maũndũ maingĩ, nĩmacenjetie. Ũhoro wa andũ kũingĩra wĩra, mathaa nĩgũcenjetie, ona tũgakorwo tũkĩambatĩra. Niĩ mũnene ona angĩokorwo hena tũmaũndũ njĩkaga ngateretha, gũtirĩ mũndũ ũtagaga gũĩka ũguo. No niĩ ndĩndakwĩhoya, niĩ nonyende kũhambio ngathĩ mũnene, na nĩwe ũgũĩciria ũhoro ũcio atĩa. Ndakwĩhoya, ũnjĩre ũrĩa gũgũthiĩ nambere tondũ niĩ ngwĩciria ihinda nĩrĩkinyu, gũkorwo ũkĩhambia ngathĩ.